Ore na eninko peyie isum oltungani peyiolou enasiai na ingas na aliki ajoki ingas airem olchamba ore pirem olchamba limo nipik ilanderera okuna tokitin naji ndimu ore pindip nikutoki ashu nibukoki enkare neaku naa nipik empollea nipik niton akutoli ntapuka inonok nipik enkare amu nakata ebulu nemenya nkukuni nintoipoo ninche amu inakata enkaji naji greenhouse peyie menyaa enkolong kuna tapuka ore pebulu nilo na akesukesu.

Ore na enabae nelio ajo inosa inkukuni kuna tapuka na ore irereni neaku naipirta enabae na nchere ore na kuna tapuka enarebneoshokini olchani amu inataka mitoki nkukuni anya neaku enarebake niramat ntapuka inonok nimanimanaa adol peyie mitoki naa ainyala midolta iyie na kenare niar nona kukuni imvira ake aoshoki olchani amu keeta olchani nona kukunik

Ore naa ena najo na sinanu eunore na ontapuka, elio ajo etuuno elepayian ntapuka kumok tolchambaadolita naa mpoosho tenkumoi na ore enaikunari enasiai tenkop aang na chere ketur ake oltungani olchamba ngumot naidipa duo airemo, ore nona gumot nipik ilanderera lompoosho nishukoki enterit nibukoki enkare enaake ometubulu nona poosho niton na aramata apik irkiek nipik enkare nipik embolea aton qkeyie aleeno nikurtoki omeshoru endaa nanare nishoru.

Ore na peyie ibelekenye enasia tenkop aang na nchere wunore na ena omaua amu elio na maua nagira eletungani aitobir natan aa kutitik neakuvajo na sinanu ibelekenye enabae enabae oleng amu eeuo apa technologia neaku mekute apa easi siatini onkaik etaa tomashinini easi siatini ore esiai keetai rkiek ooshikini ntapuka, neetai noo fertiliser ntokitin naapa nemeeta nataa oshi keetae najo na sinanu mbelekenye enabae oleng tenkopang

Ore na enabae na egira kunabtasati akesu shai tolchamba na egira akesu majanini napuoi aitobirie, egirai asotu mbenek napuoi aitobirie na majanu eshai neakuvembae. Sidai ena amu kisho na olosho misho ltunganak iropiyiani oleng na napuoi atum iropiyani nepuoi atum majani naokieki shai neaku ajo na sinanu embae etipat ena oleng nanre akeneas ltunganak pookin amu keasidai na ena.

Ore na kuna mali najo si nanu landerera kulo louni tolchamba peyie elo na oltungani aitau ntapuka kumok tolchamba ana naba ana niyieu na kenare naake nikiyau pookin ilanderera na kanyor na nanu kuna mali iolanderera amu kishoru endaa ore peoku keetae endaa nenya ltunganak nemepukooo na nemiri netumi ropiyani naasieki mbaa kumok neaku ajo na sinanu esiai sidai ena naretisho oleng na kanyor na nanu enasiai e pasture seed amukisidain oleng na keretisho oleng

Ore tenadol enasiai kadamu esiai enkiremore amu olchamba nadi ele lolio naa euni rpaek nelio watermelon neaku ajo na. Sinanu esiai sidai ena oleng na kaitadamu ropiyani naitadanu endaa amu ore ake pidol ele shamba nidil ajo etanyua olopeny oleng kelakesu endaa sapuk nelo anya ormarei lenye ashu a elo amir nisho ropiyani neaku esiai sidai ena naretisho oleng.